Ore enkoitoi oloing'ang'e naa keeta mbaa kumok naidim nkera aatudupore aah eipirta enkisoma enye. Ore enedukuya naa keidim nkera aitumiyia aah olong'ange aatayiolo mbaa kumok nemeyiolo, anaa tenakata keidim aitumiyia oloing'ang'e aing'oru eeh majibu oontokitin nemeelewa, neidim sii aitumia enkoitoi oloing'ang'e aidownlooda ashu aitayu ntokitin natii oloing'ang'e metaa ketii simui, ore ake saai naayieu anaa saai nemeeta data naa kigil ake aadol ade baadaye. Ore enkae naa kidim aitumiyia enkoitoi oloing'ang'e amu keikumok anaa isimui, atoosh enaduo naata enyamali, naa kiidim aitumia isimui pee esaruni anaa enkoitoi naijo nine nine, nine nine nine okulie oitoi ake kumok.

Ore mbarikinot naatipikaki enebo, peyie menya ing'uesi nkishu, naa eeh ore oshi taata naa keetai ewueji nedung'ore ing'uesi onkishu neeku keetai ilaleta loonkishu, neeku metumoki taata ashomoita aipang'a boo keeta ninche ewueji naa keishori endaa neishori enkare neishori ilkujit tewueji nebo, neeku metumoki ashom ainepunoto ing'uesi onkishu oolmaasai. ore enkae oitoi naa ore ake peyie elo nenya ing'uesi inkishu naa keeta serkali mbarikinot naatipika peyie etumoki ilo tung'aani anoto nena kishu enyenak nainosa ing'uesi ashu ilowuarak Ore eneikunaki peyie eitayuni empurrore oonkishu naa etipikaki embarakinoto naijo ena, teninepuni oltung'ani ogira appurisho neeni peyie eeku enkitanyaanyukoto sidai toolkulie tung'anak oojo kipurrisho ore enkae naa kitooshi ilo tung'ani fine sapuk peyie meigil ake aikata aas embae torrono naijo ina nemeyieu serkali.

Ah ore enkoitoi narripie emurua ang' ing'uesin eang'ata na kekumok. Ore enedukuya, na keetae ilaleta oitasheki eh kaunti lokerenket le kajiado na ore lelo na ketii tiabori eh orkerenket le kajiado, enaa amboseli reserve, neetae si laleta la kedung'uno ake duo, enaa olale lijo ole kora, na ore kora naa olale otii enaalo oldonyonyokie neton medung'o inakop kake keetae oji pe dung'oki petumoki ng'uesin atotonie aku kepuo ninche aashula.

ore technology neewa erishata ore erishata nawa technology naa eyawua enkisuma metaa kelelek aisul kuna tokitin naaji laptops